Kiit neimile biik en pichaini ko baraisishek cheloe mokombetab eiik netoyoche ko eiik cheloe mokomboniton yoon kitemishe, eiik Keny ko kikiboishen kotem imbaret neuniton lakini en pichaini koboishe baraisishek koibe mokombet ak kobit kotem imbaret neoo mising', noton anyun nemilebiik en pichaini.

Emotinwek cheboishen ng'amiok ko cheuu Egypt, ko Egypt koboishen ng'amiok kebendoten anan kora keboishen sikobit kenyorunen rabishek biik chetindo ng'amio chuton yekakolany chito ak kobiit koliban langetab ngamio chuton, toreti kora chito neboo ng'amiet sikobiit konyorchike kelchin neboo rabishek en ng'amio chuton, ng'amiok anyun ko uuii elekilongto en araraitab beek ng'amun imuche ko sitin kibuut en barakiatab ng'amiet ak kobiit kokon asenet yekokochut chito beek anan kobiit asenet en chito yekakobit kobut en ng'amia niton.

Inoni ko kipkoloit nebitu en imbar yekakotem imbaret ak kobit kemin minutik cheu bandek, ng'endek alan ko kemin okot ing'wek niton anyun komuche kobos rurutikab tukuk chemiten imbar cheuu bandechuton anan ko ng'endek ng'amun imuche kotaren beek anan koib kobit timndo neoo mising anan koree kobit tiong'ik cheimuche kokoo tabushek mising en rurutik chemiten imbar, niton anyun kotam komuche koyai temindet kitut ko akeng'akeng'e anan kesemberchi imbaret sikobit kisto ak kobit konyorunen kelchin temindet bandek anan ko tukuk alak tukul chemi mbar chekaimuch ko kouon kayom kiiton nikibore pkoloit, araa anyun imuche kora biik alak kopiit akobit kolal kora koroiton sikobit kistoeng'e en imbar ng'amun imuche kong'em eeh kesutikab tukuk chemiten en imbar.

Boishoni ko aldaetab tukuk chuu kikuren smokii en Kotoreti chito tukuchuton sikopit konyorchike kelchin yekakwaldechi chitukul, imuche kwalda chito chebo sosom anan ko konom ko kor en betut ko kokonyorchike kiit nekimuche keboishen en kaa kou kialen tukuk chebo koo cheuu kial sukaruk anan kial machanik ak tukuk alak tukul chechang chekimuche keboishen en koo, toreti kora chito nekaal tukuchu sikobit konyorchike kelchin en borto amun tukuchu kokonu konuu kimnotet en bortab chito sikobit kotes kora tukuk chekimokying'e en borto sikobit kobois Kou en elenyolundo kobois borto, toreti kora chito nebo kiiton sikobit konyorunen kelchin yekakobit kwoo sireet ak kobit kwoldechi biik chekakochang'a niton anyun kotoreti konyorunen chito rabishek chechang cheimuche kora kotoreten kolipanen tukuk cheuu kelipan rabishek chebo sukul anan ko tukuk alak tukul chekimuche keboishen chito tukuk chemokying'e chito en kaa anan ko tukuk alak tukul cheimuche kotoret chito en betushek alak tukul.

Apishek che ikoitoi rabinik ko bo komonut mising amun chuton komuche kotoret chito ak kobiit konyorchike chito tukuk rabinik che komokyinkee en chokyinet, ng'amun kiiton ko no chokyinet en konunetab rabinik ako kimuche kora keriben rabinik che kemuch irib, kou ng'unon ng'ot komoe chito korib rabinik si mara cheboisien en siret anan ko yekakwalda tugukyik che komiten en siret, imuche kora korib chichi tugukyik akoboisien simoinyin , roisi ye kisiptoen rabinik kong'eten komosto akeng'e akoi akee, niton anyun kotoreti chito sikobiit koyokto rabinik ng'ot ko kokimokyinke en chokyinet mising, toreti kora chito si kobiit ng'amun moibe tukuk chechang, mouu keboisien tukuk alak cheuu keboisien en simoit che imoche kogakee mising ak kobit kokoi chito asenet en kasinyin neu kialda tukuk che imuche kokon kelchin en betushek che bwone.